Ore tear gas naa keeta batisho sapuk arashu keeta entorroni tenkishui arashu te biotisho oltung'ani amu ore tear gas naa tenikijing' nkonyek naa kelelek kintanyamal oleng' ore sii eniare ore tear gas naa ketorrono amu eneokoo oltung'ani naa kibung'ie imoyiaritin naara kumok.